Kewelutik che nyoru temik ngoib moshinisiek chebo mbar en emotinwek ab sang ko kou: tindo mashinishek taabushek choton chebo kerib ago momiten ng'omnatet noton nebo barak nebo chobetab mashinisiek en emoni bo Kenya ko noto ko tabut agenge nemiten.